Gimabiro e paro kaneno gini en kar tiegruok ka en kama jii puonjore kendo olos ute ma jii puonjore eigi kendo olosgi maber. Nitiere aluora oko kama nyithindo nyalo tuge kata kama nyithindo nyalo wuothe kendo ogernegi kama gibede kata mbero mogure loo magibede samoro kagiyueyo kata ka gingi bura kata romo. Kae en kama jii tiegore kendo aluora ainani jii dhiye mondo oyud rieko. Omiyo mano e gima biro e paro kaneno ka. Bende nitiere aluora moling' maonge koko manyisoni nyithindo kata jopuonjre jogo matiegore kobiro ka to giyudo tiegruok maber. Aluorani bende opidhne yien kendo kombe mag mibede e godo ei ot nitiere laro kanyo ma nyithi nyithindo bede kata majopuonjre bede.